ore taa ena naa keji oshi hoho ore hoho naa kifaa peuni teuwueji nirowua naa kifaa peya oltungani lanterera le hoho nepik nursery ore pindip atipika nursery kifaa pitum abukoki enkare anaake. ore oshi naa kejokini yiook kifaa pebukokini enkare teipa o asubuhi ore pindip atubukoki enkare nincho metotona wikii ongwan arashu iwikii ile .ore pidip atotona nena wikii nintayu ina hoho amu keaku naa etubulua ,keaku mmee lanterera niya ala aun te wueji te wueji nebolo tolchamba duo sapuk ,ore pindip atipika ine wueji naa kifaa pitum aosh irkieek loizuia orkuto ,niun niosh irkieek le enkijepe ore pindip atoosho ,niton ompaka nidip aotoko nilo aikes.

Ore taa ena naa keji eunot oorkiek naa ore eunoto oorkiek naa keeta faida sapuk toltunganak .ore eunore oorkiek kisho oshi yiook irkieek hewa sidai. naa ore irkiek kisho yiok oloip sidai .ore enoshi kata irowua naa kindim iltunganak ashom atotoni tiabori olchani amu keeta naa oloip sidai . naa ore sii irkiek naa keyau enchan ,kejokini oshi iyiook ore irkieek naa kivuta enchan. naa ore sii irkiiek naa kisho yiok imbaoi nikishetishore ore oshi mbaoi nashetishoreki naa irkieek epuoi adung netumi .ore sii irkieek naa kisho yiook ikunk .niaku ore akeyie irkieek naa dupoto sapuk tiatua maisha ooltunganak.

ore taa ena naa keji eramatare oswam .keji oshi ore karsisho ormaasani naa atua swam enyenak etii. naa kishaa pee eramat irmaasae nkishu. orematare oonkishu naa kishiaa pinguraki nkujit ,neishiaa pincho enkare sidai ,nishiaa pinguraki nkishu inonok emboliei ,nishiaa pirem irkieek oshiaa neremi. nishiaa sii pitukui nkishu amu ore nkishu naata irmasher naa kitorok. naa ore nkishu teneramati aitobiraki naa inakata epiru nkishu neaku naa keeta dupoto sidai. ore oshi netaa nkishu isumie irmaasae nkera enyeamu ore enaduo tenepuoi amir enkiteng naa kele enkerai darasa nelaakini iropiyiani naishiaa. niaku ore inkishu naa keeta dupoto sapuk tiatua enkishui oltungani neaku kifaa ake peeramati nkishu aitobiraki amu ore nkishu sii sasin nemmeta nemenya iropiyiani kumok tenayay osokoni . naa ore nkishu nemeeta afya sidai naa keye. niaku kifaa naa peramati nkishu aitobiraki amu ore naa peramati naa kepiru inaduoo kishu neaku ore ninye piya ina duoo kishu osokoni naa keyieu iltunganak .ore sii nkishu naramati aitobiraki naa kishoru kule.

ore tee ele naa ormushele. ormushele letaa kejo pebaya ewuei nikesi. naa ore oshi ormushele tenikesi na kifaa pedung oltungani te nkalem anee eitumia emashini ore pindung tenkalem naa kifaa pidung tiabori . ore pindip atudungo nilo airangie metoyio metoyio pi ilo mushele . ore pindip naa kifaa pindong anaa intumia emashini aitayu ormushele kewon .ore pindip aidongo nikut metupuku ilo chafu .ore pindip atukuta nepuku naa ormushele kewon.

Ore taa enikijo maing'ura ene naa olchamba ele louno kapish naa ore ena kapish naa kelio akeyie ajo kapish ena naramata aitobiraki amu kebiyoto ena kapish nenyori aitobiraki. Naa ore sii olchamba lotii naa olchamba safi lokurokino aitobiraki metii ninye olchafu, neeku ore ena kapish naake eramata aitobiraki. Naa kajo sii ketooshoki ena kapish irkeek akeyie oifaa neoshi amu keosho irkee le fertilizer naa ina pee epir ele shamba naa itu sii enya orkuto kuna kapish imaanisha naa ajo ketooshoki irkeek oifaa neoshi naa ina piidol ajo kebioto ena kapish oleng'.

Ore tenijo aing`orr ene naa empisha oo nkuruein nena naikenoro too laleta lenye. Naa ore kulo laleta naa kepiki oshi pee ibooyo kuloo kuna kuruoin pee mepuo amanaa ashu pee mepuo aatumo o lewaa. Naa ore oshi, ore kulo aleta naa kesesha aa isupeni epiki aa kepiki nkuruoin etaa keisho ashu epiki egira aitanak nkera enye. Niaku ore pee epiki ene wueji naa kepiki naa pee etumokini aibooi pee mepuo aatumo olewa pee mitoki naa aas ina siai. Niaku ore naa kitodolu naa empisha oo nkuruein naikenoro. Naa kimaanisha naa ajo keeta sababu ajo kainyioo pee eikenoyioki teine wueji pee meitoki naa aapuo aisuari.

Ore tena pisha naa kidol ajo ketii iltung'anak oota inkoputani, neeta imbukuui neeta isimui ore ena siaai naa keyau naboishu atua iltung'anak aaketuma iltung'anak nees esiai tenebo paa ore oltun g'ani naaji lemieelewa esiaai naasitai naa kiidi olikae atuutaki, nikidol naa ajo keyau naboishu amu kisho kulo tung'anak metaasa esiai netum iropiyiani tina siaai naasita.

Ore tenicho nkonyek ena pisha natii ene wueji, naa kitodolu elaata ositima ore te shumata enye naa idol ewueji neigero Kenya power ore Kenya power naa ekutuk oo lashumba, naa ore Kenya power naa enkapuni oshi naitasheki ositima, neeku ore pii ajo adol ena pisha naa kegira aitodolu eniko oltungani tenelak ositima.

Woore taa enijoo aingorr enapisha naa idol ajoo etii oltungani oibungita entoki naijio enkipande wore enaa keji tenkutuk olashumpa huduma card wore tenda ngae aina neta oltungani entoki naijio esimu nawore tina simu neti entoki naijio ketii entoki natii abori wore enaa naa kitaasi tentoki naji tenkutuk olashumpa scanning wore ena huduma card naa enkipande naitodolu enkarna oltung'ani wenkata naitowuoki oltung'ani nitodolu tenaa kenkitok arashu oladuo tung'ani nitodolu sii ewueji ning'uaa ilo tung'ani

Ore taa enewei na kitodolu oltung'ani ogira airriwaki olikae tung'ani iropiyiani. Na ore tiabori enye, na ketii ewueji nigero yes naa anyorraa. Ore number eare na kitodolu no na ore no na aany. Neeku ore pitonyorrayie airriwaki ele tung'ani iropiyiani, na irony ake ina nabo najito ee anyorraa ajo airriwaki ilo tung'ani iropiyiani. Nilo abori ende nigero send. Ore send na airriwaa. Neeku irony ake send nepuo naduo ropiyaiani. Na ore pa itapong'okine ilo tung'ani, arashu miyieu nirriwaki ilo tung'ani iropiyiani, na ilo niya ina namba are najito no ,na ore no na aany. Neeku irony ake na ware, ni cancel. Ore cancel na aany. Neeku teniyieu nirriwaki oltung'ani iropiyiani na irony ake ina namba nabo na tenimigira airriwaki ashu tinitapong'okine ashu itanya, nirony are, aany naa.

Ore teniing'or ele message naa kitodolu oltung'ani oiriwayie iropiani ainyalaa, neata enumber naaje naironya ariwaki Safaricom netushukoki naduo rupiani enyena. Neaku ore ene tiabori, nake eitodolu ajo eiriwayie duo ilo tung'ani encheta netiakaki peeton isai naara are ore petum atotona nena sai nara are, neshukokini iropiani enyena metushukunye Mpesa enye.

Ore tenemeidim oltung`ani anoto PUK enye, naa keeta oshi inamba naaje naawosh oltung`ani pee etumokini aatoliki pin enye. Aah ore nena amba naa nabo, olmosori, olmosori ore ake pee iwosh nena amba niwoshoki iltung`anak likijo te nkutuk oo lashumba customer care. Ore customer care naa iltung`anak le safaricom ooret iltung`anak. Niaku ore ake pee iwoshoki niliki ajoitala PUK ino naa ekidim ake aatoliki eninko tenishuku pin ino aitobiraki.

Ore orpukel nemetii network, naa ore ewuei nemetii network nemeasisho naa empesa amu eti nkataitin nijo airiwaa iropiani neeny epuo naa ore sii pee kiriwakini neming'amu, naa teniyeu sii ninyang'u anaa credit te empesa nemitumoki naa amu metii network. Naa ore oshi orpukel nemetii network.

Ore pee iyiolou ajo irriwayie irropiyiani too namba nemei nemeishia naa keeta namba naaje naifaa pee irony. Aaa star, ong`uan , imiet, ile hash . Ore ake pee irony nena namba nibung ake oladuo message lirriwarie nena rropiyiani nirewaki nena amba. Ore ake pee irreaki nena amba naa kidim naa safarcom aatang`amu ilo message. Ore ake pee eng`amu safaricom ilo kilikuai naa keoshoki ninche oladuo tung`ani lirriwaka irropiyiani ainyialaki. Ore ake pee ewoshoki, ore ake pee enyoraa ilo tung`ani ashuku nena ropiyiani naa ekishukoki ake safaricom nena ropiyiani.

ore padol ajo iriwayie oltungana iropiyiani namba nemeishiaa naa kautaa ninye aa kaliki ajo keeta inamba naironya aa star ongwan imiet ile hash .naa ore ake pindip aironya nena amba nimbung ake oladuoo m message loiriwayie iropiani ainyalaki nairiwaa ilo message tonena amba .ore ake pairiwaa naa kengamu nena amba, neoshoki ninche ilo tungani duo liriwaka iropiyiani tenkoitoi nemeishiaa ,neshukoki ilo tungani iropiyiani oltungani duo loiriwaka.

Ore teniing'orr ena pisha naa kitodolu inchumari naagira aaisuma, ore kuna shumari naa kibung'ita, ore ena edukuya naa nibung'ita embuku nagira aisuma, ore idia ngae natii siadi enye negira ninye aigerisho.

Ore ena pisha naa keitodolu empisha oo nkera kutitik naagira aadala. Naa kadamu nanu apa atii indarasani ebori aa nursery classes aa ekipuku apa aadala ore pee epuku olmalimui te darasa naa keishori apa iyiok enkitok saa nikupuo boo aapuo aayeng'iyeng'a. Naa ore naa mikipuo apa iyiok aayeng'iyeng'a ekipuo aadala amu ore naa nkera naa kenyorr endala oleng.

Ore ena naa kitodolu empisha oo nkera naatii darasa naagira aisuma, naa ore naa piibelekeny'e ena tenkop ang' naa eewuo naa apa enkae kisuma naji te enkutuk oolashumba Competence Based Carricullum, aa ore CBC netaa kepuo inkera aas esiai badala naisuma, nees ina siai too nkaik eny'e egira aitodolu entoki naifaa pees, meekure taa eeketoni ninche aisum imbukui eny'e.

Ore ena pisha naa keitodolu empisha oo nkera kutitik naatonita to iltiren nibung`ita imbukui. Imaanisha naa ena ajo kegira aisuma. Naa ore kuna kera kanyorr nanu amu kitudupaa naboisho tiatua nkera, naa kidim sii aishoo nkera metareto nkulie. Aaa tenetii enemegira ninye aelewa ajo kejoitoi aa naa kidim ake ninye enayiolo atoliki nkulie. Naa ore sii tenkae oitoi naa kaiba amu ore pee etoni nkera to iltiren haswa tenaa koiltiren shafu naa kishafua nkilani. Naa keponu nkera ang aa chafui, ichafua inkilani enye.

Ore taa tening`or ena pisha naa keitodolu e mpisha oo nkera naagira aisuma neitodolu ilmalimuni lenye, egirai aisuma kuna kera eniko te nitumia nkomputani. Naa ore enkisuma e computer naa enkisuma sidai oleng amu keliki nkera eniko tenitumia nkomputani naa kiteng`en sii ninche eniko teneasie kuna komputani esiai. Aah tenelo oltung`ani sukuul nishori esiai aa keji te nkutuk oo lashumpa online classes. Naa kidim enaduo kerai atijing`a kuna komputani neas esiai enye amu keyiolo naa aitumia. Naa ore sii tenebulu enkerai netum esiai naa nkopisini naa kuna komputani itumiyai tiatu nkopisini. Naiku eisidai ake teneyiolou oltung`ani aitumia nkomputani amu keret naa ninye aas esiai.

Ore piing'orr ena pisha nitodolu inkera naatonita, nitodolu irmalimuni lenye, nitodolu inkopyutani aa kitodolu naa ajo ore kuna kera naa kegirai autaa ashu egirai aaliki enikoni tenitumiyai kuna kompyutani. Ore naa enikoni tenelikini naa kisumi aa ekeutari eniko tenitumiaa, neeku ore naa piidipi aatuutai aliki eniko tenitumiaa kuna kompyutani naa kiidim naa kuna kera aaibung'a neyiolou ninche aitumia kuna kompyutani.

Ore tenadol ena pisha natii enewueji, naa ore entoki nalotu indamunot aainei naa kegirai aaliki ele tung'ani lotii ene eniko tenisuma aa ekishooki ninye enchata nautie intokitin naagira aisuma aa ake ajo ketii intokitin naigero torbao, aa ketii noo A,B,C,D E,F,G. Neeku ore ena, ele tung'ani lotii abori tene naa kegira niny'e aa keut ake namba nelimu eneji ina amba.

Ore teing`orr ena pisha naa keitodolu empisah oo nkera o emalimui nagira autaki kunakera eniko teneas esiai. Ore ena naa teknolojia ng`ejuk nayewuo. Aah ore oshi taata netaa keetae enkisuma nikijo tenkutuk oo lashumpa C.B.C. Naa ore c.b.c netaa ore nkera naa keutakini eniko teneas esiai aa ekijo tenkutuk oo lashumpa practicals. Niaku ore kuna kera naa kegirai autaki ninche eniko teneas ina siai esiai oo nkaik enye. Meekure taata aa kiteng`eni ake eniko teneyiolou etaa keutakini aas ina siai makewon.

Ore tenijo aing`or ene naa ekidol ilmalimuni oota enkarddasi naaibung`ita, ore kulo mwalimuni naa ilmalimunii le primary. Ore entoki naisho matayiolo ajo ilmalimuni le primary naa KUPPET. Amu ore KUPPET naa e board naitasheki ilmalimuni le primary. Naa ore tenijo aing`orr ina ardasi naa kigero Teacher`s strike twenty twenty four. Ore strike naa keitodolu naa ajo ikwamaite kulo malimunii, naa ore teina ardasi netejo kulo malimuni nchere; ilmwalimuni apa oita iyiok entoki nikira niaku kifaa naa pee kianyitu ninche. Niaku ore kulo malimunii idol naa ajo ikwamaite ninche niaku kegira aomonu pee ishori ninche enkanyit ishori ninche entoki nayieu.

Ore taake tinijoo iny'orr kunaa naa idool nkerra nkutitin. Nkerra naati darasaa naeta ntooki naesita. Ore taata tenaa enkisuma e nakata najii CBC naa keas nkerra esiai a ore tinijoo iny'orr anaa nkitii nkerrai naa idool ebung'utaa elchumai ejiraa keeta ntokii najiraa aifiix akejii fix te eng'utuk e lashumbaa. Etojoo ore enaa nkotoi e CBC naitaamoro te ng'utuk e lashumbaa practicals etaa keteng'enii nkerra eneiko tenees naa esiai ketoon ninche aas naa esiai. Naa ore piiijin kuna nkutiti nkerra naa idool ake ajo keeta ntokii najiraa aitobir.

Ore ena siai piibelekeny'e oleng' tenkop ang' naa nkaraki ketaa keetai tekinolojia ng'ejuk naa keetai imashinini naaitumia, naaitumiyai aas ena siai, meekure oshi taata aa iltung'anak epiki emukunda meshomoita aas ena siaai etaa keetai imashinini naaje naitumiyai aas ena siaai.

ore tenaingorr ena picha naa, kaidim atodua ajo inkera kutiti kuna natii sukul , aaa nangira aibunga inkaik eta entoki naas endala naje nangira ass, ore apa iyiok kitii idarasani yiabori na ketae apa enkiti saa naji pii, ore apa pii na esaa apa nikimpang apuo adala, niaku ore kuna kutiti kera indim ake atodua ajo keeta endala nangira adala na ore ena ayioni natii tene na ninye ongira ariko ena dala.

Ore teniing'orr ena pisha naa kitodolu empisha orpaek ouno, ore kulo paek naa kitodolu ajo irpaek leton mekurrokino naa ore oshi taata neibelekenye naa oshi taata enkop amu etaa keetai emashini naa ekepiki ake irkeek nemanaa taata ina mashini aosh kulo paek olchani. Neeku tenijo aing'orr meekure apa aa iltung'anak epiki metukurroki imukuntan, etaa keetai ake ina mashini namanaa neosh kulo paek olchani.

Ore biotisho te murrua naa akesidai, amu ore biotisho naa kibooyo imoyiaritin kumok ore e emoyian naa entoki torrono, neeku ore pee eetai biotisho te murua naa ekesidai naa amu keeku ketii eseriani atua e murua.

Ore tenadol ena, ore entoki nalotu indamunot aainei naa iropiyiani, ore ena naa enkoitoi naitumiyai inkoitoi esimu aatum iropiyiani, naa keji online aa online trading. Ore ena naa ekeji forex, ore forex trading naa eniko iltung'anak tenetum iropiyiani toonkoitoi esimu arashu online.

Ore taa SHA akeji Social Health Authority nee enapa naiyeuo ajiin erishaata ene Nhif naa kore taata naa anaa SHA aitumia. Naa kaanyor nanu SHA amu ore SHA na keitashekii miutishoo oltunga'ani. Ore sai pee emoyuu oltung'ani neelo isipitali neetum biil sapuk isipitali naa keitasheki enaa SHA alaaki embaata oropiani. Neeku ore nanu naa kaanyor SHA amu kisaidia iltung'ani alaak biil esipitali.